Yon kingole mbar ko oo temindet keboisien aroit asi kongolak komie amun aroit kobune chito ago ingole ngungunyek komie ako bolu komie kiboisien noton asikobit kongolak ak kororonitu ngungunyek

Keljin nepitu ndiboishen terekta nekikobwon kosir nenguny ko nekikobwoni iliponii kityok labour amun iliponii kityok chebo boishet nekoboishen nii lakini chebo mwanik kii kotore inendet nebo terekta ko keljin nono nebo nekikobwon. Kewelutik chebo nikokikobwoni ko imuch ndityeme ikobwan sai age kochelewan nii amun mara kiteme en oldage komuch koib time konyokotemu nikongung amun momii imuch kochelewan amun kasarta mara komii koteme en oldage asikonyo konyo kotemun koimuch kogagee ko kewelutyet nemii non. Kewelutyet nebo oeng koimuch kouit inyoru amun mara kotuten chekikobwoni nibuch ndiboishen nenengung kosait nekemach iwee imbar iwendii imbar indoi kityok muanik terekta akiwe imbar ibetemishe ko keljin yon keboishen nenengung. Ako kewelutik ndiboishen nengung ina Ile iole tukun che mwanik kii ak tukuk chon tukul lii asitem imbarenguny.

Oratumwek chekiboishen kesomen toretet nebo chokinet tii ko kou M'PESA anan ko Mshwari loan ak sometab chepkondok ana rabishek chekikeboishen simoishek chu eb kasari ko chotet chenyumnyum inyumnyumen missing asikenyor en olemoii amun kikonyor chitukul simoit yii6 ako kikoik roisi ot nemii ree gaa ine komuche kosom kwa uraisi ak en minitishek ak en yakikoshek tuten konyorchigee so motet nekikonyumnyum missing amun ot imii chito kongung imuche isom en simoit iboishen simoit akinyorchigee toretet agetukul neimoche.

Ei kikiboisien nambetab chokchinet en betusiek ab Covid 19 ako kitoret biik missing amun kinibir nambait noton nebo chokchinet ii ko kikimuche kenam en araka ak kikimuche olemi amun kiui kenyor ko mteja, nebo oeng ii ko ki nambait notet ko kiibire buch komomi libanet agetugul so noton kitoretin ot yometinye rabisiek en simoit ala kretit ii ko kiimuche ibir nambait notet akinyoru toretet en chokchinet amun kiibire kityo chitugul ako kimotebe rabinik alaktugul kou kretit so kimuche ibir ot kometinye kretit akinyorchigen toretet so kitoret biik mising en oret negiunondet amun kimokogali missing kimuche kebir matin kometinye kretit

Owendo nekiboiboechin en komostan lumeek ko owendo neyon kokisich lakwaa alan yon kese chito en orusi alan en siasa yon toche chitanywan ii alan en kii aketugul amun lumeek koboiboi en olan tugul boiboienjin anan bik che oi boiboiyet missing'.

Kinyor bik koimutik chechang ii en boisietab chokchinet amun bik chebo resop kotom konyorjigee tuguk chechang cheu ngalekab sitimet, anan kongalekab chepkondok ako motinyee koraa ngomnotet akobo kineu emet amun Tom kinet akotom kosweitat missing' so kiu konai elekiboisioitoi chiton ngalekab chokchinet amun kimongen kole nee netesetaa kimongen ki aketugul ako komatin ot kokoboishen koraa choton chebochokchinet koukebokesor amun mara sait ake koyach oratinwek, imuch mara kokiyokto karit kolo loo elekebune kibendi bakoyaa oret koyai olan tugul so kikorom inei missing'.

Boisietab inua jamii kotoreti mising kotes sobetab piik che osen en emetab Kenya amun, netai kotoreti konyorchikei chepkondok chetoretenkei en sobonwechak amun, piik che osen alak ko matinye boisionik ala makomuchi kotoretkei, ko kor yekakonyor chuton tuten chebo inua jamii komuche kolakenkei, imuche kwal amitwogik amun mi che maimuchikei mising che kimomi kazi ne kikayai ako kikoyosekitun ko makomuchi, ko ngonyor chepkondochuton ii, ko kor komuche kolachkei, katililekitun, imuche akot konyor amitwogik ii, imuchi akot konyor kora kerichek chemuche koribenkei amun pichuton che kakoyosekitun ko oo ripset, nebo aeng ko kor makotienkei lagokwak mising amun kakotonchikei amun, kila arawa alan tarikit fulani kochutu kiy, ko kor ko kakotononchikei komuche kotoretkei, so kor koistoi bananda mako oo bananda en sobetab pichu, mako oo somset ii, imuchi kora konam ot alak mungarayan, imuchi kolya kotesentai so inua jamii ko kitoret mising sobetab piik che osen en emetab Kenya, kobosok bananda akotesak ngalekab chepkondok en maguboik alan.....

Piich chenyorchin machin anan konyoik konyalu, imuch sait age komuch korutechi piik konyaa eng' korik kwach ako sait age komuch kong'et piik kopa konyor konyoik en ole nyoisey amun koni: piik chechang' maimuch kosungukan kanyoindet kong'ete kot age, akoy kot age, akoy kot age, akoy kot age koipate kerchek chekichingei tuguk tugul ko uy mising karan ngwoy chito konyor kanyoindet en ole mi amun tor koi ngemai kerchek ko lazima komii yutok koriekimae labit ana yekimae kepaa laboratory pa kechigil komii yotok en laboratory amun kor kemai kiy tatun komii en yu legiten malochin tuguk chekemache kou kerchek, kou chekepaa laboratory cheu kepaa ano komii legiten en yu ole kinyoise amun yekipa kenyor chi ne imnyani eng gaa ko tor keyache kepaa laboratory alak kelyan alak ke cheng' kerchek fulani, alak keyai ne koma imukakse amun mei manekten tuguk chotok kit nenyolu ko kaikai.

Kelchin nemi ingituiyo emet koming'init kou kokwet ko tor kimuche konyorchi chitugul, anan bitu kergeindo amun tor konyoru biik chemi kokwet, kemuche kenyor kotko komi tugun che kepche, kimuche kepchei kwa urahisi amun kokwet kotor kogonu kandoindenywan ne kor kobakoteteanchin agobo bichuton, kokwet kora ngepchei kou ni konyorchinge tuguk amun tor kenoe yon mara kogiiteshe kenoe kwa urahisi yon kigere kele ne kenyoru kwa urahisi so karan ingituiyo ko kokwet en kokwet. Ng'alekab security kora kimuche kenai, ye kagituiyo ge komuche konai ge kokwet kole ng'o ak ng'o ak ng'o che ngobit chi nemokingen kimuche kenae as ko kokwet. Kimuche kotoretok kora maun imuch kotuiyo ge ak kotoret ke kokwet si kobangan ta en bandap tai ko kor koba yaetab ripetab kalyet kwo tai. So ab serkalit yon kayumak koigu rahisi amun tor kotoreti serkalit kopangan ak kopcheita tuguk anan kopcheita malik koityi wananchi en ground

Amunee sikomii yetan en korikab konyoiset en ngalekab rutoo ko netai komiii saishek chenyolu Kobo takitariek icheken alan chesungukoni takitariek konyotu6 bichuton chuu komiondo ko chon kasishek chebo takitariek icheken masaishek chebo Keker. Nebo oengi amunee sikomii yetan nii ko sikokon kobor pangenet sikopit panganet en sipitali anan en korikab konyoiset simapit musmjaet agetukul lii konyolu komii saitab rutoo ak sait nemobo rutoo sikopit panganet sikopit ketoret kenyor kinya bichukandon bichukandon amun kot kerutechi sait agetukul sai8 agetukul komosiche konyoik Konya. Amunee sikomii yetan Koraa ko security issues Koraa nyolu sikenai kele ngo ak ngo bichu chebwone asikopit kotoret missing kenai kele nee netesetai, imuch inee kiyonchi kot yon keororu komie Lakini mo bik chechang mara ko chito agenge anan ko bik oeng chekiyonchin kochut nibuchi koyetan en saishek chon tukul en ngalekab security ngalekab kosich nafas kosich kasarta konyoik Konya ngalekab mara sait age kemoche bichuton kitabangee anan nee tiyengee olekoburto.

Bo komonut ngalaletab tililindo en kokwet amun netai ko imuche konai bikab kokwet ele kiribto tililindo amun tililindo ko kit agetukul, ngengalalen tillindo en kokwet kimuche kinet bik olekiriptoo ngalekab omitwokik kele kechoben kotililekitun nii ak ot olekimenye korong amun tililindo ko kit agetukul ,tililindo kirindo mionwek ako karan ngerib tililindo en olon tukul so karan bo komonut missing. Ngengalalen tililindo en kokwotunwek asikopit konai bik sikoribo bik amun yunitet olenomen ngalekab mionwek kii ko kokwotunwek yundon kerib korikab chekitoretengee ole kichoben omitwokik, kemwet ingoroik ala kelyan kotililit olerue lok kemwet lok ak kolach tukul chetililen ko kararan.

Kikomuch kokwatinwek kotuyo kandoik ab kanisosiek en kokwatinwek ako Ole kiyaita choton kogi kimuch kinam tuiyosiek chemobo dini anan Che kibore interdenominational prayer choton sautik chemobo dini chetuitos ge kandoik ab kanisa ako ki kotuyoge kandoik ab kanisa en kokwatinwek ak kolewen netonjin inendet neter en ngalekab kanisa ak kolewen agenge ne representeni icheget ako tinye tuiyosiek kora chebo kila Che mara Che kilewen betut kole kituitosi en ano so kobwone kandoik kobun kanisosiek alak ak konyon kotuiyo ge en oldo agenge ak komuch kosa anan ak kongalal ko kigokon katuiyet ab ge notet noton kora ko ki konam kotuyot kandoichuto chebo kanisa netuitos kila kenyit anan ko mara kila arawa anan ko kila betut asikongalalen kit agenge amun jehova ko notet agenge